Ng'at mokuongo mang'eyo kae en chif to chif wang'eyo maber ni nikod nengo. Chif konyo erito aluorawa, sab kaounti ma wantiere gichiwo narita maber, kata gimoro kotimore to watero e chif, cases ma owach ni nitiere cases mag kuo, owach ni nitiere, mag nek. Kik moko otim, ore mang' egwenge. Ng'at mar ariyo kae man kod nengo, ng'at ma omako ne chifno gir wuoyono nikod nengo nikech okonye, okonye mako gino. Mano nengo maduong'. Ji duto mobedo kanyono nikod nengo, eyo achiel kata ariyo, nikech gingima, jok mangima nyaka bed gi nengo. Waneno kata ka geche bende nitie kacha. Gechego nikod nengo, nikech giting'o ji, gikonyo e yore mag wuoth. Mano nengo mantiere. Ok apar ka nitiere gimoro kendo.

Ka anyalo lero ne miyo mapek ber mar dhiye clinic e kinde mopek no, mokwongo anyalo nyise ni sama odhiye clinic kopek kamano to nurses ka bofwenyo chandruok moramora mantier eiye eyoo machon tinyalo yud kaka inyalo konye. Bende mar ariyo ber mondo jogo obed nurses go bed ka neno kaka ngima nyathi dhi kacha inyalo bedo niipek to kare nyathi nosethoo chon eiiyi koro ikia. Koro nurses go konyo e fwenyo gima endelea e iiyi kanyo. maradek nurses gi nyalo fwenyo bende ka in kare kose nitie gima thagi. kata ka nitie paro mathagi ginyalo konyi ehocho sama inie hospital kacha kendo ka gitimo kamano gikonyi maber samipek no. Bende nurses nyalo konyi mondo ing'ee ka saa ni mar konyruok ochopo. Kaparo ni mago eber duto monego bed ni ng'ama pek dhi e clinic